uh, ore taa entoki nayau ilarrabali lo ltung'anak naa ekeyawu irmarenken uh, ore taa ormarenke naa ekiyakini naaji ormarenke lemesipa uh, ninteruru aara tinewueji entoki i nemesipa eyau sii enchankarr lelo arrabali amu kishankarrae naaji ometaarata iltung'anak neyau nana tokitin pookin.

uh, ore taa enaiko emurua ashu olosho lang' lormaasae peenya osirua lekiama naa kewoshi duo osirua sapuk oleng' neyieng'i inkishu neyieng'i intare nenyae endaa oleng' nitoki sii aaku kishopi irkarash lekimaasae inakata eyamisho oltung'ani neranyi oleng' neranyakini enaduo siankiki natorikuoki neshipae oleng' amu etoponari ormarei ashu etoponari iltung'anak lemurua naaku nejia eikoni tenenyae osirua temurua ang'.

uh, ore taa enaiko paalimu ena baye naa ore tening'orr ang'as ena pisha naidol iltung'anak kumok oleng' lotii ninye kulo arikok le kenya kulo siasani uh, enaa loo Raila orkulikae kuumok naa enidol ena pisha naidol iltung'anak oogira ae graduate ashu loidipa enkisuma enye naa ore tipat ena kisuma naa keeta tipat sapuk oleng' amu ore piidol oltung'ani otabayie ena rishata ashu oidipa enkisuma enye naa enetipat oleng' amu oh, ketum isiaitin neponu aretie ilmareita lenye neeku enetipat enkidipata enkisuma.

Ah ore taa, tening'or ena pisha, na idol iltung'anak okuni, idol etii oltasat ogira aing'uraa entasat enkong'u, naa tenijo aing'or, kegira abak enatasat enkong'u ashu aing'uraa, ajo kanyioo shida. Neeku, ore eng'eno niyieu pias enabae, enaa oldakitari, na keyieu si embarakinoto, meyieu ake duo nikuatiki,a a,keyieu ake ning'uraa akiti, niyiolou ajo kanyioo shida, um keyieu eng'eno sapuk. Nemeyieu si oltung'ani okuetita elukunya. Na keyieu ebarakinoto. Ning'uraa polepole, niyiolou ajo kaji etii enyamali, petumokini atayiolo enaikunakini embaata.